Mae en alot skuma ma ochiel gi kitungu kod ting'o mochiel gi kuon. Koro kaka inyalo tede, en akwong achielo skuma. Ang'ado nyanya, ang'ado kitungu, kasto aketo mo to chiek. Kosechiek to akawo skuma no to akete, to aloko aloko, kasto chiek bedo maber. Kasto agolo. Kasto achak akwo ring'o, ang'ado ang'ado matindo. Kasto akawo nyanya, akawo kitungu achielo, kendo icha ikawo nyanya, iketo ei kitungu kanyo to ichielo. Kisechielo, tikawo iketo ringo e iye to ichelo ichielo. Kasto kuon, iketo pi, pi dakuon to chwakore. Ka osechwakore maber, tikawo mogo to iolo e iye, ei pigno, ma pigi misepimo maber. Ti irudo, irudo, irudo, irudo ichako dwalo. Koro idwalo maber, idwalo idwalo iloko iloko, kiseloko tiumo chiek kasto itoko e san. Kasto koro itokogi, ikawo skuma matin itoko, ikawo ring'o itoko, kasto kuondi ma isetedo cha be ikawo iketo e san to koro chiemo bedo mana maber.

Mae en tij ywayo rech koya ei nam. En tich ma golo rech kowuok ei nam kendo kelo ne ji oko mondo ji oyud chiemo ma ji chamo. Rech en chiemo ma ji ohero ahinya. To kendo rech ni gole ei pi en ni dhi gi yie. Magi e gik ma iluongo ni yie. Yie gi ikawo to ikete nam kasto idho gi net. Tikawo tinyumo net no ei nam, to rech donjo ei net ni. Ee mano e kaka iywayo rech. Mano e kaka imako rech. Kosemakgi tiketogi ei yie kendo, to jo yiegi kwang' gi yie gi nyaka oko ei e dho nam. Kasto mine ma uso rech kawo gi koya yie kanyo touso ne ji e yore mopogore opogore. Tijni en ng'enyne itime gi joma chwo nikech en tich madwaro teko mang'eny, kendo en tich manigi koyo be mang'eny. Kendo tijni ng'enyne ei dier otieno seche ma rech oling ema ikawo negi net no, to iketonegi to makogi bedo mayot. Ee kata gokinyi ahinya ka piny koka ochiewo, e mano e kaka imakogi. Mae ng'enyne en yiegi, kendo itime mana e lake Victoria. Ee itime e lake Victoria, e nembe madongo dongo ema iyudo rech madongo dongo. E kuma rech dake mang'eny.

Ka aneno gini to aneno sa maduong' mochung e roundabout e piny mar buore Nairobi. En sa maduong' mane oket chon ndalo mane colonization nitie. Mondo ne kony ji e neno sa, kakapiny sudo e kaka sa dhi. Nikech ng'enyne chon ne gionge gi simbe e lwetgi mane ginyalo tiyogodo e ng'iyo ni en sa adi. Ne gionge gi seche ma tinde iloso ma ji tweyo e lwetgi gi mang'eny. Koro niket negii sa maduong mabor ma king'iyo kanyo to konyi neno ni en sa adi. Ee konyi ng'iyo n i en sa adi mondo ine kaka piny sudo. Mae e gima ne oketnegi ahinya. Mane onego bed ni, mane sa ni onego bed ni ng'iyo. Kasto round about kanyo to en mar geche luorore in case geche dwa change yo magiluwo. Koro mano ne oketi ma geche nyalo luorore godo ka gimanyo yo magidwadhiye. Kendo ka gidwa change yo ma gidwa luwo.

Weche man kod, waneno billboard molosi mar Kenya Highway Authority. Kendo achak aneno gate dhoudi molos gi chuma mang'eny moket kanyo. Kendo achak aneno gorofni mar kar tich moger mabeyo beyo. Kendo achak aneno weyni mag stim molosi, moketi, makonyo ji e kawo stima koni gi koni. Kendo achak aneno tangi moket malo e wi gine, e wi, e wi ot manyalo konyo ji yudo pi e offices mopogore opogore. Kendo ka achak aneno to aneno gorofni moger maber, kendo olos maber. Dirisni moketi mag glasses molos maber kendo mowich rangi marachar maber. Kendo oko be owichgi maber. Aneno ka gin gik ma nigi nengo maber ahinya, manyalo, maneno maber e wang', kendo gin gik ma okawo pesa loso. Kendo gin gik ma yudo ok yot nyaka iti gi pesa mang'eny mondo eka ilos gik machalo kamano. Mano e kaka aneno gik manigi nengo.